Hena hena maũndũ maingĩ matũmaga ndue matua ma kũgũra indo cia kĩndũire kana indo cia kĩrĩu, na mamwe ma maũndũ macio nĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ, tondũ hĩndĩ ĩrĩa ngũgũra indo ta ndawa cia ũrĩmi nĩnyendete kũhũthĩra cia kĩndũire, ũndũ icio nĩcikoragwo ciĩna mathĩna manini megiĩ ũgima wa kĩmwĩrĩ ũkĩringithania na ndawa cia kĩrĩu, tondũ ndawa cia kĩrĩu nĩũrakora maita maingĩ nĩcirarehera andũ mĩrimũ mĩingĩ, kuoguo ũgakora ũgima wao wa mwĩrĩ ũkĩringithania na iria cia kĩndũire. Hĩndĩ ĩrĩa ngũgũra kĩndũ ta matinga ma ũrĩmi nĩnyendete kũgũra matinga ma kĩrĩu tondũ ũkĩringithania na njĩra cia ũrĩmi cia kĩndũire, nĩũkoraga atĩ ũkĩrĩma na matinga ma kĩrĩu, nĩmarakorwo makĩruta wĩra mwega na magakorwo makĩruta wĩra naihenya kuoguo ũgakorwo ũkĩhũthĩra mbeca nini harĩ ũrĩmi waku, na kuoguo ũgakorwo nĩũrahota gũthondeka mbeca nyingĩ hĩndĩ ĩrĩa warĩkia kũrĩma.

Hĩndĩ ĩrĩa ndona ũũ kĩndũ kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa nĩ bũrũri witũ wa Kenya. Ngakorwo ngĩciria ũrĩa bũrũri ũyũ ũngĩkorwo ũgĩkũra tondũ ũyũ nĩ mũciĩ mũnene wa Nairobi ũrĩa ũkoragwo nĩ mũciĩ mũnene wa Kenya. Na nĩũkoragwo wĩna maũndũ maingĩ mũno marĩa maragirĩrĩria mbiacara cia andũ gũkorwo cigĩthiĩ na mbere wega mũno hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mĩrũrũngano ya andũ magĩtetia thirikari itũ. Kuoguo ngakorwo ngĩciria ũrĩa thirikari ĩngĩkorwo ĩkĩhota kwaranĩria na mũingĩ nĩgetha gũkorwo makĩnina maũndũ ta macio marĩa makoragwo makĩrehe mĩrũrũngano ĩyo, ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩthũkia mbiacara cia andũ na njĩra nene, na ũcio nĩ ũndũ ũmwe ũngĩtũma aigithia makorwo makĩũra bũrũri-inĩ witũ, nao no thirikari ĩngĩhota gũorwo ĩgĩciria ũrĩa ĩngĩaranĩria na mũingĩ nĩgetha manine mĩrũrũngano ĩyo. No tũkorwo tũkĩgucĩrĩria aigithia na bũrũri witũ no ũkorwo ũgĩkũra na njĩra njega.